Puodho dhiang' miyo ng'ato yudo ber mang'eny moriwo nyaka yudo omuom ma ok nyiewore kokalo kom uso chak, ring'o , ng'injo kod gik mamoko ma ng'ato yudo. Bende en gi tich maduong' ahinya e bero yudo chiemo kuom chiwo chiemo mani gi gik makonyo re ingruok ne joot kod oganda maduong'. Kaachiel gi mago, dhiang' loso lum ma inyalo tiyo go kaka lum ma lowo obed maber kendo omed dongo cham. Puodho dhiang' bende konyo e ngima kuom loso thuolo mag tiyo e tije kaka rito lee, chiemo ng'ado chak kod thieth mar lee. Kuom joot mang'eny, ok en mana yo mamiyo gibedo gi mwandu mang'eny to bende en yo mamiiyo gibedo gi mwandu to gibedo gi mor kuom tijni.

Mondo igol nyingi e rekod mag ofis mar ng'ado bura, CRB e piny Kenya, lu yoregi. Achiel, rang kaka pesa mari chalo, yud ripot mari mar pesa kuom CRB adek mani gi l licence e piny Kenya. Trans Union, Metro Pol, kata Credit Info. Mondo ing'e pesa mapod in go, kata ma nigi pesa maok owinjore. Ariyo chulo gowi mapok ochul. Chulo gowi moro amora mondiki e repot mari mar gowi kaponi ok inyal chulo pesa duto par pare mondo inyal mondo inyalo loso gi ng'at ma omiyi gowi kuom chenro mar chulo kata loso gowi. Mar adek, yudo oboke mar ng'ado bura bang' chulo gowi penj oboke mar ng'ado bura kuom CRB. Oboke obokeni tiyo kaka ranyisi ni isetieko gowi magi. Par ni nitie chudo mar loso mathothne en madirom two thousand two hundred. Mar ang'wen, ne ni rekod mari oloso. Sim gi CRB ni rekod mari mag pesa oselos mondo onyisi ni oseket pesa.

Une aneno ka tiyo gi mbui mar ehealth ahinya yor system mar chanjo ke, e ndiko nying mar chanjo my covid Kenya, ne ber ahinya. Yor loso account kendo ndiko weche mag ng’ato kaka ID mar piny, namba mar simu kod email ne yot. Bang’ ndiko nyinga, nanyalo loso thuolo mayot mar yudo chanjo kendo bang’e, nanyalo yudi oboke mar chanjo achiel kachiel e mbui mar mbui.

Kamano, sirkal mar Kenya osetimo kinda mang'eny mondo weche mag thieth obed e internate. Kokalo kuom od romo mar thieth, oseloso yore mang'eny mag mbui mondo omi ji oyud weche mag thieth kendo manyalo yudore kendo manyalo konyo gi. Kuom ranyisi mbui ma ofis mar od rmo mar thieth tiyo kaka kar loso chike mag thieth, chike kod gik manyien bende mbui maji tiyogo e mbui miyo jodak yudo kony mopogore opogore mag thieth kaka ng'ado thuolo mar romo gi jotuo kod yudo record mag thieth. Mondo omed loso kendo rito weche, oseket chenro mar keto weche mag thieth e piny Kenya, mamiyo chalo choko kendo nono weche mag thieth e pinyno duto. Bende od romo osekelo somo ma itiyogo eyor mbui ma en yo ma itiyogo eyor mbui ma olosi mondo ji onyis rieko nyalo kod chike eweche mopogore opogore mag thieth. Gik makamago nyiso ni sirkal ochung' motegno motegno eloso yoore mag yudo mag thieth kokalo kuom weche mag teknolojia.

Nanyalo yudo pesa kokalo kuom thieth kod chiemo, kuom tiyo kod program mar simu, ma chiwo chenro mag chiemo ma ng'ato ka ng'ato onego ocham, riekni mag thieth kod luwo ngima maber. Ma aketo kata arito kaka achiel kuom thieth mag digital. Yudo pesa kokalo kuom ndiko nying, penjo, kata riwruok gi jomamoko

Kenya luwo pesa maji maoko oro ahinya kokalo kuom bank maduong' mar Kenya miluongo ni CBK machoko weche mag pesa ma ooro e pinyno kokalo kuom yore ma ng'ato nyalo ng'eyogo kaka bengi mag ohala kod jogo man gi ratiro mar oro pesa e piny mangima. CBK timo nonro dwe kadwe mondo ochung' ne kwan mar pesa maji donjoe kendo agolo kendo ogolo lipot matut moting'o kwan duto mar pesa majiyudo ma oketgi ekidienje kaluwore gi kuonde ma pesago wuokie kaka Amerca ma ugwe, Ulaya kod piny mangima. Oboke makamago maluwogi konyo sirkal ng'eyo kaka pesa maji oro e pinyno nyalo ketho weche mag yudo mwandu magin gik madongo makelo pesa e piny maoko kendo makonyo e dongruok kod dongruok mar pinyno.

Gik mageng'o ji manie e gwenge mag Kenya e yudo weche mag thieth kod konyo e mbui gin kaka bedo gi mbui matin, bedo maonge gi nyalo mar tiyo kod simu kata kompiuta, bedo gi ng'eyo matin mar somo kod ndiko kod bedo gi nengo maduong' mar data, bende gi ng'anjo mar dhok kod bedo maonge gi ng'eyo kuma yore mag thieth mayudore e mbui, nyalo geng'o jodak mar kor gwenge mondo kik oyud ber chuth kuom thieth mayudore e mbui.

Nafwenyo ni ospital mag sirkal e piny Kenya, kinde ka kinde yudo pek. Kaka rito thuolo malach, jotich matin, kod nok mar thieth. Kata kamano, pod gimiyo thieth madwarore kendo mang'eny. Kane dwarore ni aneno um laktar, nadhi e kar thieth mane ni mchiegni. Nandiko nyinga e kar rwako welo, narito thuolo na, kendo naluo naluo yore mag ng'iyo gi laktar kod thieth kaka jotich mag thieth ne otelona

Ee e gweng' ma adakie, nitie jothieth mag oganda, kod jothieth mag alwora. Machiwo thieth kod thieth ka gitiyo gi yien, kod yore mag oganda. Kendo thoth ji thoro dhi limo gi mokwongo ka pok gidhi e osiptal. Ahinya, ka kar thieth ni kar ngáto, kata ka ngáto nyiewo gik mangény.

Okenge mitimo mar neno ni ngima mar jatuo ok oyang' gin kaka rito siri ma tut mar record mag thieth, kendo oyie kende mondo ng’ato oyud thieth manigi ratiro makonyo e rito jatuo. Osiptende kod Osiptende tiyo kod system mag digital manigi arita manigi password kod siwodi ekano kendo rito weche mad jotuo, maduoko maduoko piny luoro mar donjo e mbui maonge ratiro. Bende jotich ipuonjo kinde ka kinde kuom ber mar miyo jotuo luor. Kendo luo chike mag team makare Kod chike kaka rito wenche mag jotuo. Bende jotuo yudo ng’eyo kuom ratiro ma gingo e wi weche mag thieth gi. Kendo dwarore ni oyie kapok oter weche moramora ne jomamoko. Okenge gi konyo gi gero yie kendo rito luor kod weche mag siri mag jatuo ka jatuo.

Kadwaro kony mapiyo, ewi tich ma sirkal timo eyor mbui, kinde ka kinde aromo gi jii kokalo kuom website ma sirkal tiyo go. Atiyo gi program mag sirkal, mitiyogo e mbui, kata tudruok gi jokonyruok mag jo nyieo kokalo kuom simu kata mbui mag mbui. Ka ng'ato odak e boma, mano miyo bedo mayot mondo ayud kony nikech, ng'ato nyalo oyudo kony kuom internet kinde ma ng'ato nyalo duoko go, nyalo bedo mapiyo. Kendo nitie kwonde ma sirkal chiegni, manyalo luwogi kadwarore

Onge, ne ok atiyo gi namba mar mapiyo e kinde ma tuo mar Covid-19 ne opong'o piny. Kata kamano, ayie ni ne utimo tich maduong' e konyo ji mang'eny e piny mangima. Ne omiyo ng'ato ka ng'ato e yo mar nyiso ranyisi mag tuo mapiyo, manyo rieko mar thieth kata yudo kony mapiyo maok ochuno ni owuok e ot. Bedo gi nambano bende ne okonyo duoko piny luoro kuom chiwo weche ma kare kendo nyiso jogo mane goyo simu e kar thieth mowinjore. Kata obedo ni an awuon ne ok atiyo kode, aparo aparo ni ne en gino mane konyo ahinya e geng'o masirano. Kendo neno ni ji nyalo duoko mapiyo bang' ka nitie gik manyalo kelo pek mag thieth.

Joma konyo ikinde mag masira e gwenge mag piny Kenya yudo pek mang'eny maketho nyalo margi mar chiwo kony. E kinde mowinjore kendo eyo makare yore maok beyo kod kuonde mang'ich miyo bedo matek chopo jotuo mapiyo ahinya ahinya ekinde koth mayore moko ok nyal luwo. Gik mabor manie kind gwenge kod kuonde thieth medo duoko piny kinde mag duoko mapiyo . Bende nitie kwan matin mar ambulance kod gari mag konyo joma joma chando. Ma nyiso ni kinde mang'eny jogo makonyo joma ochando nyaka geno yore maok orom mag tero ji . Yore mag tudruok ok tek kata ok oyudre e gwenge mang'eny manie gwenge mamiyo bedo matek mondo ket chenro mar reso ji kendo kwayo kony mamedore. Bende gik makelo pek mag piny kod bedo maonge gi arita kinde ka kinde ekuonde moko kelo pek mathoth kendo geng'o jogo makony e kinde mag masira matiyo e kuonde ma kamago.

Manyo pesa kitiyo gi kembe kaka Inua Jamii konyo e bero ngima mar jogo mahikgi oniang' e piny Kenya, kuom miyogi kony mar omuom ma pile pile konyo gi gichopo dwaro margi madongo kaka nyiewo chiemo, chulo thieth kod rito udigi. Kony mar pesa makamano duoko piny chandruok mar bedo jodhier kod bedo gi pek ekind jomadongo makinde mang'eny bedo gi esa matin bang' ka giseweyoo tich kata bang' kagise bedo ka giyudo kony mar joodgi. Ka jogo ma hikgi oniang' yudo pesa makamago ginyalo dak gi luoro maduong' . Bedo gi thuolo kendo bedo gi arita. Bende chenro mag konyo makamago konyo e duoko piny pek ma pek ma joot kod oganda ni go ni go mamiyo jogo ma hikgi oniang' yudo kony maduarore kendo miyo ngimagi duto bedo maber.

Ee ayie ni keto riurwoge mar konyo ji e yor mbui ssekonyo e genyo tiyo marach gi yath mamero ji kuom miyo joma ng’ado bura mayot yudo kony kod weche ma ngato nyalo ngeyo. Riurwoge gi chiwo paro maok onego ji ong’e ong’e gik ma puonjo kod tudruok gi jotich mag duoko piny manyalo chopo kuom ji manyalo bed oni okbiduar kony nikech ng’anjo kata bedo maonge gi ng’eyo. Ka gitiyo gi yore mag mbui, gimulo chuny ahinya joma tindo kod joma ni kuonde mabor, kendo gilose yo malach mar geng’o tuoche kod konyo ji mapiyo. Bedo gi mbui ma kamano bende konyo e miyo ji ong’ gik manyalo kelo hinyruok e tiyo gi yath ma mero ji kendo jiwo oganda mondo okao okang ma miyo obed gino ma konyo ahinya e lweny mar kendo ji kendo gitiyo marach gi yath mamero ji.